Ineti engineer kabotik agobo boisietab moshinishek che kipane beek, boisietab moshinishek che kipane beek kobo komonut mising amun engineer ichoto che ineti biik ago ngonet kotoreti amun isulda boisiet age tugul neyoe en kasarta ago ye inet kora kosaveni time neo mising nebo koboitshet ago imuch kobate kobotisiet nebo mbaret neo anan ko mbaret ne ming'in. Kora kotoreti amun isuldaen savenet nebo rabinik, ko ye saven rabinik kotoreti icheget amun igu cheap kobotisiet ago agoi koalda tuguk che koibotiisien eng rabinik chemiten ng'weny mising. Ko kobotik chebo boisietab mashinisiek chekipane beek kobo komonut mising amun toreti icheget kabotik ago mo kobotik ichege toreti kora koboto biik tugul chemo kobotik,. Ngo ko biik che komoche kogomboan moshinisiek anan ko komoche koyai mung'aret age tugul kotoreti icheget amun toreti kosavenen cost nemitenn barak ak uchumi